Geng'o kute mag cham en kaka tio gi yedhe mondo mi igeng' kudni maketho cham, kendo mio okibed gi uh okibed gi yuto maber kokalo kuom chambi. Uh eh gi gini kawatio gi yedhe mondo mi wageng'go kute, to ibro yudo ni oduoko chien kethrwuok mar cham eh e kinde mo madongo kata e kinde ma cham dongoe, nikech ibro yudo ka kudnigi okbiyudo thuolo mar eh ketho it cham kaka koro wawachi ii oduma, kudnigo okbiyudo cham, okbiyudo thuolo mar chamo o it oduma kata mar chamo osimbo mar oduma. Mae bro mio yuto koro bedo maber eh seche ma ng'ato timo keyo mare.

Kinde maber moloyo limo dala mar Kisumu, kaluore gi pacha, en kinde mar Desemba. Ndalo gi, ibro yudo ka Kisumu gik moko ng'enye, gik miuso ng'eny eh gik o otende bende oyau madongo dongo, gik moko yani gin maber e dala mar Kisumu. Ndalo gi bende emajii bende limo boma mar Kisumu mang'eny, mibroyudo ni seche midh,i to ibro ibro ibro neno Kisumu gi mitne. Okibro bet kendi, kata bende okibro yudo gik moko bende e nengo mamalo ahinya nikech gik moko nengo gi seche moko duogo piny nikech jouso bende bedo mang'eny. Koro ndalo gi, Kisumu ber saidi.

Achiel kuom yore ma oganda wa tiyogo e rito e ngima mag lee mag bungu, en ni oganda wa ng'enyne gocho ne KWS mondo orit ng'ima mar, mondo orit ngima mar lee gi nikech kinde ka kinde ibiro yudo ka gikelo chandruok e gweng'e to kinde magisekelo chandruok to oganda nyalo kawo thuolo mar nego gi, lakini e gweng'wa koyud lee gi, itero gi kata igocho ne KWS to KWS kawo thuologi mar kawo, kawo lee gi kendo terogi e ute kata kwonde minyalo kan giye makare.

Jothieth ma gweng'wa makonyo e weche mag thieth ma apoya nikech gichopo kama idware thiedhno eyo mapiyo kendo gichopo piyo piyo kendo ibro yudoni jogo ma ,nigi dwaro mar yudo thieth ma apoya gin ikawogi kata gin emakwongo itiyo tijgi mondi koreka ing'iyo jomatuwo moko. Jogo ma gin e, gin kumarach ma seche moko eeh, ginyalo kata bet gi thuolo mar tho. Gin mimiyogi thuolo mokwongo, omiyo jothieth ma gweng'wa gibedo gi chuny mar konyo jok ma dwaro thieth mar apoya mondi e korka gikony joma tuwo moko bende gin gi yot e chopo kwonde ma thieth dwarre gi seche ma gi dwarre.